eh, ore enewueji naa uh iltung'anak kulo oogira ae advertise uh loans uh ashu iloni naa naidimi netumi tiatua isimui neeku ore kulo tung'anak naa kajo nanu eh advertisement egira aas oo looni naidimi nishoori toosimui neeku kajo nanu uh advertisement nagira aasa egirae aliki iltung'anak iloni napaasha naishoori tosimui.

eh, ore inkaitubulu nauni naa ketii nkaitubulu aa naijo uh, impooshok netii irpayek netii impuka kuna amu keetae inaapashipasha naa keuni amu keyau mazao sidain ashu ekincho ropiyiani sidain amu ore ake piilo aikes naa itum iropiyiani sidain kumok neponaa sii stock ino ooropiyiani neeku kajo nanu nena idimi neuni.

eh, ore inkukunik naitanyamal iltung'anak tolchamba naa ketii inkukunik naijo iyekenyik netii uh, inkarbobon kuna naanya irpayek netii imoyiariti n naijo ne naibung irnyanya naaji example naji blite ashu enkiti moyian naji blite ashu tomatoes blite naa ore nena tokitin na ore nena nyamalitin ore enikoni tenirekebishae naa keng'asi apik entoki naji scarecrow piiture nena kukunik naaponu anya intokitin tolchamba ore sii enkae newoshi irkeek oibooyo nena moyiaritin.

eh, ore entoki nagira aasa tene naa iltung'anak kulo otii poling stations uh, ogira awosh ilainini peewosh kura agelu ilarikok lenye neeku ore kulo tung'anak naa polling stations etii ashu polling centres awosh kura amu kadolta ballot boxes tinewueji nadolta iltung'anak ogira uh ninche naa ogira awosh kura neeku ore entoki nagira aendelea tenewueji.

eh, enetipat amu ore ena naa keshet uh, enkerai ebulu nisho sii enkerai meteng'ena asioki amu ore ena naa enkisuma oonkera kutitik neeku akeshet orkuak lenkerai egira abulu.